Mae paro na chak higa ni. Ne nitiere fweny manofwenyore ni nitiere nyithindo ma nyire mane inego kendo ikete gunia tiwito pipeline kama iluongo ni Kware.

Mae nyombo dhi mbele gi dho ngere wadendo ni traditional mariage kendo waneno ka jii ariyo monyuomore ng'ado kek ei nyasi gi ni.

Mae chiemo miluongo ni pizza. Inyal lose gi ndhadhu mopogore opogore. Nitiere ndhadhu mar gweno kendo nitiere ndhadhu mar ring'o.

Mae chiemo miluongo ni pizza. Inyalo lose gi ndhadhu ma opogore opogore. Nitiere ndhadhu mar gweno kendo nitiere ndhadhu mar ring'o

Mae en tich mar uso gige dusruok ma opogore opogore. Ber ma iyude tijni en ni ndalo ma jowuoth moa oko obiro limo pinywa ma kenya , uso bedo maber.

Mae ker Wiliam Ruto. En gi nengo mar tayo piny Kenya kendo en e president wa ma kenya kae to gin gi Musalia Mudavadi jatend CSes wa ma Kenya kae.

Magi polise mag ndara kendo gin gi gik mageng'o apeini ma wadendo gi dho ngere ni road block . Kae waneo ka gin e tich mar temo timo inspection ne geche.

Tijni nigi nengo kuom aluora nikech ng'ato ka ng'ato e luora ng'eyo chal ngima ne kendo ong'eyo kaka ngima ne entiere.

Mae chiro mar nyiso gigo ma opogore opogore ma ogor gi dhano kata ma ochwe gi dhano kata ma olos gi lwet dhano

Mae migawo mokwongo ma ikwongo yudo ka idhi nono matut kaka kastoma ewi ohala moro kata ewi tich moro

Ng'eyo midwaro kuom tiyo tijni en bedo gi lony e tich mag gige ong'we yamo. Kae waneno ka jopuonjre nie klas mar komputa.

Mae lake Nakuru kendo waneno ka gin gi winyo ma iluongo ni flamingo. Flamingo ni ywago ga jowuoth mopogore opogore biro neno winyo gi e lake Nakuru ka.

Tijni nigi nengo e aluora nikech pidho yien miyo wa gigo mopogore opogore. Okonyowa geng'o oula, omiyowa tipo kendo yien miyowa wayweyo muya maler.

Gima bire pacha kaneno picha ni en oganda mar maseche .Ong'e gi eloso beadwork aila ma irwake lwedo, ma irwake wich kaka ma wanene picha gi.

Kae waneno nyithindo adek ka tugo tugo moro miluongo ni karata. Tugo ni mondo ng'ato olo wadgi nitie nembni ma nyaka chalre e karete go te

Magi jotelo ma opogore. Achiel kuom gi en Ndindi Nyoro ma en Mp ma Kiaru. Ne en jatelo mar bajet mar counties kane pok owuok ma Atandi okawo kare.

Gima bire pacha en ni ma en nyasi mar graduation kendo isidho jogo mopogore opogore ma okadho e klese mane gintiere.

E picha ni waneno chai gi mandas . Chai ni nie kikombe ma pink kendo waneno ka mandas ni obo gi kalatas to mandas ni chal ni oaye kampuni mar Mill bakers

E picha ni waneno ka achiel kuom joma tiyo gi company mar airtel kod telkom uso nying kambi no ne oganda mondo oganda oyud kaka nyalo nyiewo lain gi ma gitiyo godo.

Gima bire pacha en kaburini, kaburini en kamoket tenge mar iko jogo moaye familia ma opogore opogore ma ok nyal ik e delni gi.

Mae chiemo mar mchele gi oganda. Inyalo chako kuom chwako oganda ni kasto iketo mchele ni chiek asto ang' ichielo chiemo gi kanyakla tiketo gi avakado gi rabolo kaka waneno e picha ma kae.

Gima timore kae en ni pur osetimore kendo waneno ka nitiere dhako moro gi jaode ka komo e puodho